Ore ebae nalotu damunot ainei tene. adolita taa doi ajo darasa ena naitengenieki naaji iltunganak otaasa agriculture adolita taa doi ajo, etii taa doi nkabilaritin. oontokitin nauni. adolita tene. adolita taa doi nkaroti. adolita taa doi nkapishi, olchani loornyanya. adolita enkare. egira naa aitook. olpaip lenkare adolita taadoi enterit entulugumi. adoltia ajoe etipakaki irkeek pee etumoki Kuna tokitin aatubulu. nikiutakini naa eneiko tenilo aiteru. ina siai.

Ore ebae nadamu tenadol naaji ena siai e computer nadamu naaji ajo ketii naji adolta elsenkei nabo naibungita computer kadolta naji ajo etaada naji ena siai e computer neeku ninye naji eloito naa aas. eleoto naijo naji aingura naa pe elo aas esiai naa kajo kishooki. adolta taa doi ajo enapita naa olbene naaji onapita ena computer tenitaasi elelek aa darasa naji eloito pee melo eitu itengeni ena siai e computer .esidai teniyiolou ena siai e computer ekilotu taa dii aisidai naaji te maisha. keeku naji itumoki sii iyie naji aitengena irkulie. aigoru naji esiai naipirta ena.